Kuon. Kuon en chiemo ma inyalo cham ahinya e odni. En chiemo ma inyalo cham pile ka pile. Rech. Odni ichamo rech mar aina aina mopogore opogore kaka ngege, mbuta, omena, okoko kata obambo. Alode. Alode kaka osuga, kabich, susa, apoth, dek, kata gi mito gin alot ma ichamo ahinya e odni. Ringo. Ring dhiang', ring rombo, ring diel gin ringó be michamo e odni. Ringó inyalo los mar kado kata mar aliya. Aliya en ringó ma omo, mo otwo, ma pi te owuok kuome. Aliya, en ka osemoye ma otwoo, ma okete e wi kendo ma orewe gi mach, ringó no inyalo kan kuom odiechienge mangény ka ok okethore. Sama idwa tede, to ingáde mana tin to ikete ei agulu aeto ichwake mos nyaka obed mayom. Cham. Cham bende gin chiemo ei odwa kae. Gin chama kaka oganda, dengu, bel, kata nyoyo. Bel ni inyalo ga regi, tinyalos kode nyuka kata kuon. Gweno.

Chike gin gik mabeyo. Chike machon kelo riwruok. Omiyo onego orwak chike machon e nyasi moro amora ma itimo sani. Mar ariyo, chike machon paronwa ni wajokanya achiel. Sama watimo gik mane jogwa machon timo, tomiyo wawinjo kagima wan jo kanyo achiel. Kendo chike ber e paro ne oganda manyien kendo puonjogi mondo kik wich wil gi chike gi.

Anyalo paro chien ka ne atwo gi two mar danjo. Wiya ne bara ahinya, iya ne nekaya marach, to kendo denda ne chwakore kabisa. Nende adhiye od thieth, ma ayudo kony maber. Nene opim remba, kendo ne oyud ka an kod tuwo no. Nene omiya yiende mane adok e ot ma amwonyo, ma achango. Dine bed ni ok anyal yudo kony mar thiedhno dine okanyal dak. Omiyo thieth ber, nikech gimiyo twoche bedo matin. Sama jalno kawo thieth kod rito ngimane maber, ngima mare bedo mabor. Ahero tij thieth, nikech okonyo kod tiyo mar odambla bende bedo matin. Kendo sector mar thieth miyo jogwa yudo tije. To mano miyo gibedo gi yo mar dak.

Mae en choo. Chooni ber nikech omiyo ji bedo kod kuonde ma gidhie konyore, kuonde maler. Sama ji ni kod choche e alwora gi, to ji okdhi konyore e bunge, kata e puothe. Sama ji okonyore e puothe, aeto koth ochwe, to miyo ji nyalo bedo gi twoche matindo tindo kaka kipindupindu. Kipindupindu nego nyithindo kata dhano ma osepong ahinya. Choo ni ber nikech omiyo twoche bedo matin kabisa.

Tuke kabilagi kelo yudhe bedo kamoro achiel omiyo okelo riwruok. Kendo okelo ngima maber maonge tuoche nikech ji odich seche te ka ringo kendo ka dendgi bedo motegno. Timbe maricho e kor gwenge bende dok ga piny nikech yudhe bedo ma odich sama gin e tuke gi gi gi. Tuko mar ringo kamae bende kelo mor gi piem maber ne jo gwenge. Ngényne jalno ma oyombo, jadokga dala gi ber moro matin manyalo bedo gik ma opogore kaka pesa.